Egwenge mag Hoho mar Okal oganda modakie thoro bedo oganda mar Lang'o, kaachiel kod oganda mar Maasai magi ogendni modak e Hoho mar Okak. Kata kamano nitie joma osedar kendo modak e gwengego magHoho mar Okak mopogore gi jo Maasai kaachiel gi jo Lang'o. Erokamano.

Aora osepong' kendo koth osechue mang'eny ahinya. Omiyo oula opong'o gweng'ni kendo kata udi ji ok nyalbetie ka koth maduong' kod oula oriembo gi eudi. Gibedo mabor kendo kaging'iyo ka ginyalo chopo eutegi to onge kaka ginyalo chopo, koth maduong' kod oula opong'o piny. Mae chalo ndalo koth mang'eny kendo chalo kagima jogi ne ogedo eyono ma aora kale kata kuma timo pimang'eny ahinya.

Bedo maonge tich en gino ma midhiero maduong' egweng'wa kata kamano piny owacho mar kaonti kaachiel kod piny owacho mamalo osetemo mondo opuonj rowere wechego mag pur kaachiel kod wechego mantie e mbui mondo gimedgo yuto.

tijni en tich mar pidho otungu. Otungu en gimaber nikech omiyo ng'ama opidhe pesa kata sendi. Ber mar tijni en ni okelo sendi ne ng'ama opidhe. Ber machielo en ni otungu itiyogo e tedo chiemo kendo joma tiyo kode yudo ber mang'eny mokelo.